Alyet noton nebo taritik kogokolany barak beit kot mising ki kotoreten ge bik ngokenik ingo alda chito ingokyet agenge en beit noton nebo inguni konyoru rabisiek Che Chang ako imuche inendet koalda ngokenik Che tinye tugul ak koalen kit age anan koal okot mbaret ako kora toreti bik en kasarta ne kama itinye rabisiek kotoretin rabisiek en sait ne mokyinigei kora en kasarta nebo nguni bik choton Che imuche kobai ngokenik en woindo noton ko muche ichek kosich rabisiek Che Chang

En arawek choton chekokosirto ko arewe choton aeng chekokosirto komiten Taek akomiten kemeut nekilal kogagei kot mising kibek amitwagik chekiba tuga Aki agetugul choton cheyabae kiyach anan ayalchi tuga amitwagik sikoribak icheket amameyo anan amabek en rubet kilal asista en arawek nekit mut kobek amitwagik choton chebo tuga kit nekwatil anan nekorabwat ko Amin sarek konyi imbaret simekoraru akot betut agenge siaswakin kityo Akiba amurmuchi tuga okot en kemeut akot komami kemeut

Kurenik komakat en nkalenjin kikochi lakwet yangagisiche sikobit inendet kurenik koraa sikobar oleiburto Chito ako koraa kokikisub Kou noton en bik ab kalenjin kurenet komaikata Chito agetugul kurenet ko baishek chetare cheikata kurenet noton kora komabata chepyosok cheikata kurenoik baishek icheket cheikotoi kerenoik chuton sikekoito kurenet any koyan kokome Chito anan kosirto sikosich age